Huduma namba ne nyalo konyo ni giki duto obokeni mag somo opade mari gi obokeni mar riembo, kamoro achiel, giki duto te ne inyao ketni kamoro achiel makoro kata kidhi kumoro to ne inyalo golo Huduma namba to kirwako e system masani mar computer to ne nyalo golo giki duto kumoro achiel. Mano e gima Huduma namba ne ber godo. To kendo ne onyalo konyo ni ne omiyi tich mayot. Ne ok inyal ting'o gik mang'eny kidhi manyo, kidhi manyo kata yor tich kamae kata ni idwaro dhi , idwari dhi oko, idhi papa ndege kocha to wiyi owil kata gi obokeni. ma nyiso ng'ama in, Ne inyalo ti gi Huduma namba mondo okonyi.